Jogi gin jii ariyo mantiere gi mashin mano mar ngado yien kendo gingado yien no mondo olwar piny, gingado yien no oko kuma yien no nitiere

Gima kelo mor en yien mokenyore mang'eny, man gi bedene be mang'eny making'iyo to en yien achiel to bedene be okenyore ma ber neno. Giketo wang' bedo mamor.

Tijni ahero nikech okelo pesa sama olemo osenyak maber, ma jonyiewo osenbiro monyiewo. Inyalo yudo pesa maber kuom olemo matin miuso koa e puothi in iwuon. Emomiyo ahero tijni, okelo pesa.

Opuonjo rowere matindo kuom loso puothgi giwegi. Mondo giket chamb gi epuodho ma tim maber. Gino ma nyalo kelonigi pesa maloyo bedo e dala mos maonge tich ma gitimo.

Ber mayudo kuom timo tijni en ni ka gigi osewang morumo tee to aluora dong kaler kendo kata ngama wuotho ok nyal yudo tuoche moko matindo tindo kaluore koda aluora molil. Mano e ber manyalo yudo kuom tich

Rowere gi oseloso loo mayom magiloso go maler mondo gikete kodhi mondo onyak e lain, gigoro lain mondo gipidhe kodhi

Tijni osebedo katimore e aluora kuma antiere kendo ji osebedo kapidho kothe mopogore opogore. Kagisetieko golemo, gidonjo e pith mag alot, kagisea e pith mag alot to giyudo pesa to gichako godo pith kata mar chae, okelo pesa osebedo kotimore.

Ber ma wayudo en ni pinje maoko ohero nyiewo gik moa e puodho machalo kamagi. Iyudo ka gikeloni pesa mang'eny dichiel makonyo timo gik moko mopogore opogore.

kinde mokuongo matemo timo tijni, ayudo ka aol tiende na ojony bede na ol kasto awinjo mana ka onego anindo

ng'ato nyalo kawo kibuche odhi godo aora, kose dhi godo aora otuomo godo pi, kotuomo godo pi to oketo e nyamburko kasto otero to ouso ne ji kuom timo mano oyudo pesa

Ei puodho kae nitiere alot mosedongo mobedo madongo. To ekind alot go, aneno ka nitiere alot ma koka oket ma ya matindo tindo. Ma ya matindo tindo go be koseti , inyalo gol iketo kama chielo.

Magi gin lee mipidho ei dala, kuom losogi ma gibed madongo inyalo usogi to iyudo pesa, koro ahero tijno, inyalo losogi gibedo madongo kaito iusogi iyudo pesa

Ng'ani oting'o kipande mar piny Kenya machon, to gi ong'ue yamo molosogodo kaka yo mar keto gimoro e mbui.

Ekinde mokuongo makuongo timo tijni, ne ayudo ka otek. Ibedo mool kaka lose miketne nyaka kaka gik moko ok nyal donjo kuome makethe be ne ok yot. Koro ne ayudo ka otek to lakini kaka ang'iyogo, ayudo ka ober okelo pesa.

Inyalo manyo kibuyu, ka isemanyo kibuyu to iketo pi eiye, tiyawo wiye kasto itucho pier kibuyu no matin. Tisoyo ei yien. Ka sama igolo yien no, to pi wuok to keto nini keto olemo mang'ich. Kasama iketo, olemo bedo maonge gi pi

Pogruok mantiere en ni ng'ama miyo kapok oyudo nyathi, owinjo ka ool, samoro ng'eye nyalo rame, tiendene rame. lakini bang'e koseyudo nyathi to oyudo ka koro hinyruok matin mabedo en mana e piny mar iye sama kodhi kochango oyudo ka en gi kwe matin.

Ng'ato nyalo chudo eyor simu, ooro pesa ne ng'at machielo ma ok nikata e kaonti ma Kenya ka. Ooro ne ja Garissa pesa kokalo kuom m-pesa.

Aparo kinde mane nitie tuo marach mane iluongo ni corona, manobiro mane negoji mane luwore gi kaka dhano nyalo wuotho, riwore kuonde mopogore opogore gi dhano mopogore opogore, iyudo ka yamoni a kuom ng'ama chielo ma gik kuom ng'ama chielo makelo chandruok.

Kuom timo tijni, inyalo yudo pesa kaluwore gi jatuo mithiedho mochango. Gima chielo omiyo idongo e pachi. Ibedo gi dongruok e pachi kuom gik mang'eny minyalo timo ne ng'ato engimane kiyudo chandruok machalo kod mae.

Piny owacho ose temo duoko piny osuru mikawo kuom jopiny kaluwore ni jopiny iketo chulo osuru mang'eny moloyo yuto mag gi. Kuom mano, nitiere pinje moko ma be onego bed ni pod piny owacho onego okete nonro maber mar keto okenge mag chandruok kuom jo piny be. Kuonde moko ma pi mol, pi tero ji onego bed ni piny owacho otero badgi mar konyo.

Aparo yo mar keto nonro maber e wi tich mang'ato nyalo dwaro. Owetene ma moko mondo oriwre kodgi mondo otim kaluwore gi yo mar mbui kokalo kuom piny owacho.

Jogo manigi lony mantiere e tie nam mar Victoria e Homabay ka kawo thuolo mar wuotho gi yie kendo mako rech kagidwogo uso ne jopiny oko.

Kae nitiere riwruoge mag jopur kendo aneno riwruoge mag weche mag pesa, weche mag kano pesa kendo gi weche mag oro pesa mano korka Mpesa

Mae pith marrr lum miloso e yo maber ma inyal mii dhok kendo minyalo usi kuom yudo pesa. Ng'enyne ija us ne dhok magolo chak gi dhok mopidhi.

Mae idonjo e mbui kar dongruok mar somo. Ichako gi nyingi, sikul kama isome, gi namba ni ma ing'eri godo mar fuenyruok. Kaka ng'ato nyalo bedo namba achiel, onyalo bedo namba ariyo kamano. Kato oketo godo kuma sikundeno yudore.